Ĩni, nĩndĩ ndahingũra akaũnti ya bengi. Akaũnti ĩno ya bengi ndamenyire ũhoro wayo kumana na mũrata wakwa rĩrĩa ndendaga ũteithio ngĩenda kũingĩra cukuru ya yunibacĩtĩ. Na tondũ nĩĩbataraga akaũnti ya bengi, hau nĩho mũrata ũcio wakwa okire akĩnjerethera. Na ngĩhingũra akaunti. Ndahingũrire akaũnti ya bengi itagwo KCB.

Arĩmi nĩmagunĩkaga na ũnyitanĩri wa mĩhaka kwendia indo ciao, tondũ nĩmahotaga kwendia indo ciao, ciĩ hamwe na nĩmahotaga kwendia mbeca njega. So mũrĩmi nĩagunĩkaga wega, nĩahotaga ona kuona indo iria ena bata nacio tondũ ũnyitanĩri wa mĩhaka-inĩ rĩ, nĩũteithagĩrĩria kũrehe indo iria mũrĩmi arenda ana indo iria mũrĩmi arenda kwendia. So nĩ njĩra ĩmwe ĩteithagĩrĩria mũrĩmi ũhoro-inĩ wake wa kwendia indo ciake.

Teknolojia ĩteithagia gĩcigo-inĩ gitũ na maũndũ ta ũkinyanĩria, ũkinyanĩria nĩũtethagia nĩũkinyagĩra andũ narua. Mathomo namo bado teknolojia nĩĩtethĩtie. Ngari cia kĩrĩu nĩciũkĩte nĩũndũ wa tekinoronjĩ ĩrĩa ĩkuo, na maũndũ matiganĩte ta ona mathibitarĩ nĩũrakora kwĩna maũndũ manene marekĩka kũu nĩũndũ wa teknoronjĩ ĩrĩa ĩkuo, na macukuru bado gũthomithia ciana na indo cirahũthĩra teknolojia. Ĩni.